Mitei ng'atutik emetab Kenya chekikichop sikorib biik. Toreti biik komeng'is eng' oret ne togunot, amatkenyalil icheket. Ngatutik kochang', kochand' kot missing ako che alak ko che awendi amwae. Netai kolen chitugul kotindoi imanda nebo konyorchikey sobet. Akomeng'is ing ole chame inendet ing emetab Kenya. Matkenyalil inendet, amatkerebe tuguk chik. Age kora kolen chitugul kotindoi imanda nebo konyorchikey demokraisia. Iyonchin chitugul komwa ng'oliot ne iyanchin metit nyi, akogere inendet ko kararan. Ngatutiet nebo somok, ko ng'atutiet nelen chitugul kotindoi imanda nebo kosaa ing oret nechome inendet. Iyonchiin chitugul kosaa ing dinit nechome inendet. Ngatutiet age kolen chitugul kotindoi imanda konyorchikey tuguk chenyorchinkey, chemokchinkeiy inendet eng sobet nyi. Che chotok koboto amitwogik, ngoroik, ak ole kirue. Mitei ng'atutiet kora nelen kolen chitugul kotindoi imanda nebo konyorchikey somanet nebo tegisnotet.

Eng yu akere kandoik somok chepo katuyetapge ap kanisok eng emetap Kenya nenaat missing kou NCCK icheck kokelach kotisiek en borwekwak ako kotindoo shatiek chenootin kolochi kiboitinikap jehovah en emetap Kenya tilotin sumekap kandoichutok akonwoken kot missing aeng en kandoichutok kotindoo munaok eng konyekwak toku kosomonjin kartasit sirikap logoiwek nemi eng eutap tai ako nemii kwenunywan kotokuk kanam koroito neking'ololen kandoichu ko kandoikap katuiyetapge ne po kanisok tugul eng emetap Kenya kikichop katuiyetapge inito po NCCK sikotoret kanisok kong'alal eng tuket aenge akokon ng'olianywan eng ng'alek chetoreti emet katuiyetapge initok kochere serikali akomwochin tukuk chemokotin chetoreti kipkosobe katuiyetapge inito kongen kanisok tugul chekikechop eng emetap Kenya icheket cheregistani eng emetap kenya akokonu atepto nesopos kosip kanisok eng emetap kenya.

Ngaroo kobwotwoon koot negingoteen ngatutik en emet ab kenya nenaat miising kouu senate ngoii kenyorchin komostaab nairobi, koii kotindoo wabunge araam ak tisab chechoton kekween kaonitshek tugul sigotelchi icheget, mitee kolaa alaguu tamanu ak somok sigotelechi biik chegigenyasta koegeny en emeet ab kenya chesalamonik ak neraniik, koek keboishen kengote ngatutik chechoten koribe counties kingoteen ngatutik chemwoe kole nyorundaai chepkondook counties, nagtutik chu komwoe kole elegikwoitoi aisurushek sigotelechigee counties ak komwoee koraa olegisirtoo kiboitinik cheyoee kasii en kountishek chebo emet ab kenya, koek kenaak mising' komiiten biik chegisomanda mising anan konootiin kouu profesaek koek kogoroom noton amuun kingololi kutusweek oeng, kingololi kutiit ne noton konebo kingeresa ak kutiit nebo kiswahili, mayanaat keba koyoton kometinye tegiss neoo, koii keribe ak kinde kalieet amun miten biik chebi tegiss.

Ngaroo pikchaini kopwotwo sipitalitab Kenyatta ne noto kenyorchin kanasetab Nairobi eng' emetab Kenya nito ko sipitalit neo kosir agetugul eng' emet tindoi icheget kanyoik cheitei elibu oeng' cheinyoi borwek cheterterchin kosupkei ak olekisomanda icheget nyorchingei sipitalini piik chesirei elibu somok eng kila betut chemochei konyorchingei icheget kanyaishet mi chekenyoi aketyakta koba korikwak aityo komitei chekenyoi akeker eng' korik cheruitos piik chemdos eng' sipitali sikotestai konyorchingei ripset nebo barak kobun kanyoik ak kanyaet saishek choto bo kemboi sipitalini keboishee kenyoe piik chemyondos akekochi kerchek icheget ako kora nesirei noto keboishe keneti kanyoik icheget sipitalit nitokni keboishe mosong'natet nemi barak kenyoi mogonjwekshek chang' kerichek sipitalini Ako noto anyun ko sipitalit neribot mising Ako sipitalit ne tindoi tekis neo eng' emet ak emotinwek chebo sang' nyoru mogonjweshek chechang' sipitalini chebunu emet arit ak chebunu ematinwek chebo sang'